Ore entoki naitiship tenasia adolta ajobengari ena natii najingitae nadolta ajo kumok nkera esukul kumok sinche raia nadolta ajo egira aipangaki naibkuna kera enaari ore entoki naitiship tene ore nai na kelo atumoki biasharabomatatuni oleng amu kelo atum irkastomani kumok amu mekumok nai ingarin natii enewueji neaky kelo atum biasharabsidai na ketumoki ashomo atobolo enkae biashara tene biashara sidai amu ninye ake otii

Ore naaji engeno sapuk nayieu enchetare ashu enasiai na eyieu nai nitangasa aisomea nkos e engineering peyie itumoki nai ashomo aidipie enkaji esoit adolta ajo ilepie kulo lewa enkaji esidai oleng kre si enkae bae eyieu niga enkariano sapuk nitangasa airiamarie fundii pekiutaa nikipuo aitaariyan eninko tenilo aiteru alo aibung nakeyieu enewueji enkariano sapuk oleng kayieu na iyata kuna ardasini pitumoki najibatayiolo aikeno enkaji.